Ũrĩithi wa mbũri wĩna bata mũno, wa mbere nĩ atĩ citũheyaga nyama nyama ya kũrĩo mĩciĩ-inĩ na ingĩ cikendio kũrĩ andũ. Ya kerĩ nĩ atĩ nĩ ĩtũheyaga rũwa, rũwa rũrũ nĩ rũteithagia gũtuma nguo ngũrani ta burana na ngũbia na nguo cia kĩũndũire.

Haha ndĩrona mũthuri aikarĩte mũcemani-inĩ thutha wake hena mũthuri ũngĩ na mbere hena maaĩ na ngirathi. Mũcemanio nĩ ũteithagia tondũ andũ nĩ mamenyanaga kũma kambuni ngũrani. Na kambuni icio ngũrani nĩ cionanagia wĩra marutaga, marutaga na ũrĩa mateithagia andũ bũruri-inĩ.

Haha ndĩrona atĩ tarĩkĩ mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja, mweri wa kerĩ na mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, ba bengi nene ya KCB nĩyaheire thukuru nene ya University of Nairobi mbeca, mbeca ici ciarĩ mirioni shili shilingi mirioni ithatũ. Na haha nĩ mũndũ wa uni thukuru nene ya University of Nairobi aracioya kuma kwa mũndũ wa bengĩ nene ya KCB.

No mũhaka ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na inyanya, rĩu na marũa marĩa mendekanĩte nĩ marũa ma gũciarwo na photocopy ya mũciari ya gĩbandĩ. Rĩa mbere ũgũthiĩ Huduma Center wabici ciĩ hakuhĩ nawe kana gwa cibũ. Rĩa kerĩ ũkuoya marũa marĩa ũbatairwo kũihũria arabu ũcoke ũneyane kwĩ mũtongoria wa wabici icio. Arabu mũtongoria ũcio nĩ akuoya ciara nĩguo ahote kuoya finger prin t yaani mĩcoro. Arabu nĩ ũkũheyo marũa ma kuonania ũreterera gĩbandĩ kiume. Arabu thutha wa mĩeri ĩrĩ kana ũmwe nĩ magũtũma mecĩnji ya kuonania ũthiĩ woye kĩbandĩ kĩu.

Haha ndĩrona atumia maikarĩte ndaraca-inĩ, nĩtamareterera ngari kana gweterera mũndũ, nĩguo mathiĩ handũ magũbangĩte ta andũ aingĩ, haha tondũ makuĩte mbagi, no makorwo magĩthiĩ mũcemanio-inĩ kana kwa mũndũ gũcema kana kwa mũndũ gũcemania.

Haha haronekana hena mĩrũrũngano ya andũ ethĩ, na borithi nĩmokĩte na makanyita mũndũ ũmwe, ũmwe wao mĩrũrũngano-inĩ ĩno. Hena borithi ana na angĩ thutha na kwĩna andũ a mĩtambo maroya mbica na kuonania ũrĩa mwanake ũyũ anyitĩtwo nĩ borithi.

Ici nĩ ciana, cikomete njĩrainĩ, ũguo nĩ kuga atĩ, matirĩ na mĩciĩ ya gũthiĩ gũkoma, kana aciari mangĩmagitĩra kuma indo njĩrainĩ. Rĩa kerĩ nĩ atĩ, matirĩ na iratũ, me magũrũ matheri, na nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa kĩ magũrũinĩ mao, na nguo iria mekĩrĩte nacio ciĩna gĩko mũno kuga atĩ, mena nguo ici mekĩrĩte tu, ĩĩ.

Haha ndĩrona arũme ana, ah ũmwe anyitĩtwo nĩ acio angĩ atatũ, marageria kũmũingĩria thĩinĩ wa ngari. ah Ũmwe ahuana tarĩ borithi, tondũ ekĩrĩte nguo cia borithi. Haũ ngeciria atĩ, ma mũrũme ũyũ anyitĩtwo rĩ, ena mahĩtia, na marenda kũmũtwara borithi nĩguo ame amenyeke nĩkĩi.